Keeta sirkali ncheriani naatipika tiatua kuna tokitin naipang' aapuo nkuapi eboo oonaajing'u toonkuapi eboo aaponu ore baadhi oo nena sheriani naatipika naa nchere kitalaku ushuru oo nena tokitin ore enkae ore sii sirkali naa miruusu ntokitin nemishiakinore meyauni ele osho le Kenya aitalang'u orpolosie neeku baadhi oonena sheriani.

Ore ilamirak lendaa le Kajiado naa keimaa ngolikinot orbaribarani, kulo baribarani oitumiaa kulo amirak lendaa aisafirisha kuna daikin enye aaya isokonini ore kulo baribarani naa irbaribarani lemesidan irbaribarani torrok laa kiumisa kuna aarin ebiashara embaye naa kegira aimaa ninche ngolikinot tina losho le Kajiado.

Ore eniko kulo airemok kutititk peyie mitokini aionea tosokoni naa pee iakikisha ajo ore bei napoito aamirr kuna mali enye naa bei naishiakinore ina bei naa meeta enkironya naironyi te kulo aremok sapukin embaye ina naa keyau enkirisio tolairemok.

Ore apa tiapa naa keeta iltung'anak lina kata inkatitin nainosaki nkera naipirta imbaa emusano, ore tina kata naa kelikini nkera enkatini naipirta oltung'ani, oltung'ani lotaa naai enkomon tilo osho pee etumoki nkera tilo osho aanoto orkuaki lijio ilo netum aatusujare enaa leleo arikok.

Ore apa aiyiook kibulu naa kining' nkatinin kumok naipirta enkop e Nairobi, keliki apa iyiook iltung'anak liaapa ajo nchere ore enkop e Nairobi naa enkop apa naa keeta irmaasai emanyisho tina kop ore tina kata nelimu ajo ore nchere eetuo apa irmaasai aatum olning'o ormusungu omeetuni ninche aitau tina kop.

Ore irng'anayio lijio kulo naa keret oleng' intomonok peyie isaidia ninche tenda alo eishoi aa ore lelo ng'anayio naa ketum aibooi eishoi oontomonok ometabaiki enkata inyi netaa etayieua nees ina baye enaa enishiakinore o tenkata naai netaa idimayu teninye.

Ore naai eneeku iata endaa nitaremuo tolchamba naa keeta faidani kumok oleng' amu ore endaa nijio ina naa kidimi ainosa tiang' niidim ake sii naai atimira atimiraki isokonini, ore tina nkae eneeku naai iata nkishu inonok nimiraki nena ale oo nena kishu dairy, embaye ina naa kakiyaki faida oleng' oretot tiatua eramatare ino.

Ore nabo oonyamalitin nitu ingira amirr kuna mali inonok tosokoni naa ore nabo naa osokoni limiraki ninye nena mali kelau ilamirak lookuna mali isokonini oomiraki imali enye embaye naa keeku asara teninche amu ketum nena mali enye ainyialata embaye naa keyaki niche hasara oleng'.